Kũrĩ na andũ makĩte tũnyũmba tũnini kũrĩa hũngũrũrũ-inĩ cia rũĩ na makaingĩrithia thitima, na rĩu mahũthagĩra thitima kũhũra maĩ kũrĩa rũgongo kũria mahandĩte irio ciao. Ningĩ kũrĩ o andũ mahothagĩra generator makanyitithania na macini ciao makambatia maĩ.

Haha hena kĩndũ kĩrarugũrio na nie ngĩona nguona tarĩ NHIF ĩrarugũrio haha, acio metĩtwo hau mbere ngwĩciria nĩo atongoria a gĩkundi gĩkĩ kĩa NHIF. Haha hena mũthuri ũraria ngwĩciria nĩgũtarĩrĩa aratarĩria wega mawega ma NHIF kũrĩ andũ.

Gĩkũndi gĩkĩ nĩ gĩkundi gĩa SHA, kĩrĩa kĩrokire thutha wa kũhũthĩra gĩkundi kĩa NHIF ihinda inene. Gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩega na nĩkĩratũteithia mũno, nĩamu gĩtirarora mũndũ mwandĩke nĩ thirikari kana ũtarĩ mwandĩke, andũ othe nĩmararĩhĩrwo thibitarĩ, na makĩria ũngĩkoma thibitarĩ kahinda kanene, SHA nĩmarakũrĩhĩra gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtano harĩ igana.

ĩno nĩ mbembe ya gũcinwo, ũthiaga mũgũnda ũkamĩkahũra, ũgacoka ũkamĩũnũra ũkamĩeheria mahuti. Ũgathiĩ ũkamĩigĩrĩra rũtara-inĩ rwaku, ũgaikara ũkĩmĩgarũraga ndĩgacure, na no ũhũthĩre nginya njiko, ona kana riko rĩa ngũ, ũgaikara ũkĩmĩgarũragaraga ũkĩmĩroraga, nĩgetha ndĩgacure.

Haha hena irio, na haha hena riko. Riko rĩrĩ nĩ rĩega tondũ irio icio ũguo cigĩrĩirũo, citingĩhora. Haha nĩ ta ageni metereirũo, arafu haha hena irio citari hĩu. Nĩamu ici ciĩ haha mũico nogũakĩrĩrio cirakĩrĩrio. Riko rĩu rĩtingĩhoria irio icio ona cingĩtinda hau mũthenya mũgima.

Rita rĩakwa ria mbere gwĩka ũndũ ũyũ, ndaturirwo nĩ handũ hothe ha mwĩrĩ wakwa, na makĩria mũno gũkũ marũngoinĩ. Nĩ ndonaga tarĩ kũherithio tondũ ndekĩte hĩndĩrĩa ndarĩ cukuru rita rĩa mbere. No rĩu nĩ njũkagĩra na ngeka ũndũ ũyũ o mũthenya o mũthenya, nĩ kuona mwĩrĩ wakwa nĩwagĩrire na rĩu nĩndahũthire na hatirĩ ũndũ itangĩhota kwĩĩkĩra.

Ngari cia kũgucia nĩ cikuaga mĩrigo mĩingĩ. Ta rĩu okorwo nĩ kũgetha mũndũ aragetha, ena ngari ya kũgucia, nĩ ĩmũteithagia tondũ nĩ ĩkuaga magetha maingĩ.no boda ĩgũkuua o tũindo tũnini ĩgĩthiaga ĩgĩcookaga. Kwoguo nĩ ĩgũcina maguta maingĩ ĩgĩkarĩkia gũkua indo iria igũkuuo nĩ ngari cia kũgucia.

Nĩ ũkũmenya magetha maku mena wagĩrĩru mwega kũringa na atĩ matirĩ na tũtambi, mena riria andũ angĩ makĩmerorera nĩmaroneka me mega, nĩ maroneka magĩkũra ihinda kwa ihinda, kwogwo nĩ maroneka magĩcenjia to ũrĩa wa mahandire. Hĩndĩyo nĩ kũmenya magetha maku mena ũigĩrĩrĩki ũrĩa wagĩrĩire. Nĩ ũkũigua nginya andũ magĩkwĩra, 'irio ici ciaku nĩ thaka, kaĩ wĩkĩraga kĩ?'

Kũngĩkorwo ũhandĩte nyanya ciaku kũndũ ta kahũa-inĩ, wagĩrĩirwo nĩ ũgaikara ũgĩcehaga kahũa kau, na ũgathereria kahũa kau, nĩgetha nyanya ciaku cigĩe na riũa, cione riũa, citige gũkorwo ihumbĩrĩtwo nĩ kĩruru hingo ciothe, akorwo nĩ kũndũ kwĩna kĩndũ ta mĩkorobia-inĩ ũguo, onakuo ũbatiĩ gũkorwo ũgĩtinia mĩkorobia ĩyo, ũkĩmĩceha, nĩgetha nyanya ciaku ikorwo cĩgíkũra wega na ikĩona riũa rĩiganu, na maĩ.

Nĩmateithagia tondũ o na ũngĩkorwo na mbia citakinyĩte nĩ maheyaga mũndũ kĩndũ gĩtagwo fuliza, ningĩ ũngĩkorwo nĩũrenda gũtũma mbia na ndũrĩ na mbia cia gũtũma na cia kũruta, no ũtũme kũma harĩwe nginya mũndũ wa ndũka, na mũndũ athiĩ agũre kĩrĩa ekwendaga kũgũra, okorwo nĩ mwana nĩ matunyagwo tene mbia, kana ũkona mwana wamũtũma akaũga mbia nĩciũrire no rĩu thaa ici ũtũmaga mbia hau ndũka-inĩ ũkamũĩra kĩrĩa ũrenda agoka na kĩo.